ore ena naa ebata, nagirae aetoti otodolu ajo ore ena naa eramatare oobatai. ore taa ebata netiu ake sii ninye anaa elukunku, amu enkabila ake sii ninye emotonyi. naa ore ena bae ataasa apa nanu kigira apa aitobir arashu aaramat kuna tokitin naaji ibatai.aa ore taa ebata naa keyieu nintobiraki enkaji eneye. niyakikisha ajo kisafi enaduoo aji, enye pee mejing oloiterio, naa eyieu sii niyata endaa nincho ,peyie epiru nemeya esumash, pee itum irnganayio lenyenak aitobiraki.

ore sababu edukuya nanyorie ena bae, ore ninye kuna naa ntokitin naaji inkitejoni, naagirae aaramat tiang. ore entoki nemanyorie ena siai eramatare oonkitejoni. naa ore tenkop ang nemeramati kuna tokitin. amu kemenaa irmaasae naa kejo ninche meeta, eneiko amu menya ninye nkiri enye. ore entoki naaji naidim atonyorie ena bae naa enkaraki, ore toltunganak naaji ooramat naa kisho ninche faiada, naa keisho, neponari, nimir nitum iropiyiani kumok.

Ore ormarenke oipirta ena bae natoningo naa ore enakiti bene natii ene natii irkiloi tikitam naa endaa oonoshi kuti sinkirr. Naaji tiniata oltungani enkiti fishpond tiang nipik isinkir linonok naa ore naaji endaa nindim ainyiangaki isinkir linono naa ena daa natii ena posiks

ore ena naa enturere oolotorok. ore oshi eneikoni teneturi ilotorok. naa keetae enatoki naji, beehive ashu eji tenkutuk oormaasae enkidong',ore enkidong' naa idim naaji ipik atua entim ashu enchumata olchani akeyie oba anaa olitipika. ore naaji tipat ena bae eji kisidai oshi amu kishoru enaisho oolotorok. ore enaisho oolotorok, naa idim atimira, nidim sii ainosa naa keeta mpisai oleng.

ore ena naa enkirototo soikiria. eshomo ena tasat aoku enkare torgumoto oshi opuo ninche aokunye enkare, eitodolu ajo ore enaare naa atua osinyaei eti. ior ake osinyai, nepuku egumoto neimu enkare. keji oshi ena toki impaakani. ore tipat ena siai naakeisidai olenga amu ore too nkwapi kumok natii olameyu naa ena toki itumiae isulaki isirkon enapieki enkare.

ore ena naa ebarta, kaitadamu ena toki entoki naji ebarta, naa ore oshi ninye eitumia iltunganak aakuetie nenapieki lolan. ore too wuejitin kumok anaa olosho likitii le kenya, aadol iltunganak ejing imbartan, metanapa mbartan aaya ewueji naji naba ana eniyieu.

ore kuna naa nkomiani, ore oshi nkomiani, naa eitumiae aanapie nkariak anaa lolan. ore enkae toki elo ninye neitumiae aanya nkiri, nelo sii neoki kule enye. toonkulie oshon. ore oshi temurua ang meoki oshi kule enkomia. kake ore nkuapi naijo kuna anaa ena kop ookulo tunganak ooji isomali, naa ninche oshi ninche enapie ilolan, neeku idol ajo ninche eshomoito aitook tene. ninch oshi ninche eramat anaa nkishu too nkaulele.

Ore etipat enabae naa esidai oshi oleng amu ore kuna na batai ashu ingelesureni ,ore oshi kunatokitin etiu anaa nkukui, enkabila ake omotonyi na keramat ltunganak tiang ore tipat enye kesidai amu kisho ltunganak irmosor na nisho sii ltunganak nkirik na teniramat aitobiraki metopiro aiko nji anaa eletungani oteena torgosoi, indim ashomo atimira na nimiru ropiyani sidan.

ore ena bae naa ebae torono oleng, kaure dei tenaingor. ore entoki nagira aasa tene wueji, adolta enkutuk ena ngues torono naata esayiet, naji olasurai. ore kuna nguesi, netumi oleng nejing' atua soitok. ore entoki naira aasa tene etudumua ena ngues enkiyio emotonyi, ashu enkiyio elukunku aa enkashui, nepik enkutuk enye ejo peyie enya. kenya oshi kuna nguesi oleng nkiyietin oo nkashuin. neeku tenaa ira olaramatani loo lukukuni, tipika nkashuin inonok ewueji sidai. pee eidakie pee menya kuna nguesin nengadie ena batisho.

olengeisapuk ena siai oleng tenkop ang, amu edumu iltunganak inkopir, eetae oshi inaapik irmuran ilukny tiapa. ore oshi kuna tokitin adol ajo inkopir kuna, oolukunkuni, ashu oomotonyik naa isapuk ena siia akeyie aitirishaki tenkop ang.

Ipae, ore enakipirta adolta nanu orkenkei tenewueji ana enalio tenapisha ,ore kuna naa tanamake enatoki naji eilata nateyieruo oltungani nai onkirik orambai nepukoki kuna pirbili ejo anaa ejo nai peitumia tiang ashu sii ejo pemir aitaa nebiashara.

ore ena siai temurua ang kegira aetobirari naleng. ore ena naa eluknku nagira apetaa ilmosor. ore ena siai temurua ang naa aisapuk oleng amu, etayioloito iltunganak tipat eramatata ooluknkuni. ajo keisho ninche irmosor, neyaki si iropiyiani. neidimi naaji nenyae kulo mosor ake aayier tiang. neidim sii naaji oltungani nemir. naa tenepetaa sii elukunku irmosor. neyieu inkiyietin, inkashuin kumok netum oltungani faida amu etoponari imasaa enyenak.

ore entoki naitiship etene, adolita irmosor ootipikaki, atua enkiti bakuli, natii enkare.aa taa ketadanyua enkuku, nedoiki atua ene, neeku ore peeyi eidip atadoiki, nelotu naaji oltungani oramatita kulo mosor, kuna lukunkuni. neitaoiki kulo mosor aitayu tiatua enkare, nepik atua enkaae kikau ashu nepikatua eda wire. naaji pee etumoki atimira ashu eyaki iluknkuni metepetai aadanyu nkashuin.